Inoni ko bustai nekiboishen nii kekonekteni bik kii ak in ak muswoknotet nebo kasari, noni ngunon nii ko bustai neo nekonekteni bik chechang sabarit agenge.

Inoni kobiasiat biashiat ndani koaina nekikuren sheng ling biasinik Chu kokakimin en oret abnebo muswaknatet Nebo kasari, nekimine tuguk amun makomii imbaret netian kemine en kinuet orit anan ko babet anan ko kit aketugul ne rahisi en butet betut nekitore anan betut nekikese, kebute ki ngwny akinem polepole akiKinam kenem keswek en orit Noni kebaishen en garden farms AK en korik chemamii nafas chemamii Nebo temisiet

Benkishek che mengechen ko boishen saishek alak tugul lakini taku ele tabushek che echen sait age ko tienge e rarunetab technology ak muswaknatet nebo nguni, benkishek che mengechen en oloo ko mara komatinye branchishek anan ko matinye che kikoyatat eng olando tugul kot ko itji chitugul so kiii ne akase tayai benkishek che mengechen ko eng kasari ko keba kiboishe simoisyek, so kii ne miten ko ma lasma koyat agents che chang kotienge mara matinye robishek che yamotin koai kasit noto, so kii ne miten ko mwochi biik ko boishen oret nebo mobile banking, mobile banking ko ole imuchi kobaishe chito ng'alekab transaction chebo benkit ko boishen simenyin, mukunde rabishek, mukudepositen rabishek from m-pesa anan ko Airtel money koba bank ku niton ko nyumnyumi boishoshek che chang, kiit age ko koyat agents, bank agents ma lasma koyat banks um branches, muy koyat bank agents che mengechen si kotoret eng ng'alekab boishonik kwak.

Anee ko otemindet nemingin nii ako oyoe boishonik chombo gaa Kotor onyorchi gee chepkondok chebo kila betut, chepkondok chuk chebo kila betut tii ko siling bokol angwan nii akoi bokol tisab akoo chepkondok chuuoboishe siling bokol oengi oyoen kasit tab gaa open omitwokik kii chebo kot tii ak oole tukuk chekimokin gee en konyun, siling bokol lii kotam ndio okonori si ingobeku arawek tii otinyee rabiyan kidoko che imuche otoreten wuyan nii ak alipanen lakwet en sukul, siling bokol lii kotam opose si en kila chumomos sii oyokte sikobunchi tuyet tii, sawiren tuyet tii nebo kurubit nekimiten kongoi.

Inoni ko tuiyet nekiyae en online kibaishen vidio conference ko tuiyoni keiboishen moswaknatet AK kebaishen internet abwati abaishen netai en kenyit ab elibushiek aeng ak tibtem kasarta nikimiten Korina keyae tuiyet nikimiten ofis ko ki kotareti eleo amun malasima ilany kariit Alan iwe elekiyaen tuiyet alan malasima kecheng rumit neon neyaenbchitugul tuiyet much iyaen, AK ibaishen yanimiten kongun tuiyoni anan ot kotimii ofis iburen ngecherengung iyai tuiyet komalasima kokewee conference room Alan rumit nekiyaen tuyoshek inoni koraa ko konin nafas otuiye ak bik cheterter en ngwony amalazima kele kotuiye en lakini komuch otuiye Alan Oya tuiyet AK bik cheterter en ngweny akokeregei lakini makomitenbibar koyai obchei ideas AK Chito neloo AK Chito nekit oranii ko oret nekararan ako oret neachome ako oret Nebo maendeleo

En Kokwenyun Nebo makimenyeben Bomet counti kechobe ngalek ab processing Nebo cheko Chang cheko chemangunen oo kiyach ketech cooling plant a Mik processing en soingiroi sikechoben ngalek ab cheko kialen cheko chuton AK kialen en temik akokakechob agende baketishek kioldo litait AK tiptem AK tisab

inonii kobendo ab ngokyet, benyii kogagigarangan kinde mwaita kinde kitunguyoot komoginde nyanyik ak tyo kinde spices kidogo, chechu kogeliek ab ngokyeet negogechob ii agoo kagotwoo en taban komiten kimyet, kimyeet kekwonyen ii keboisien busyeek ab bandeek kichomusyoni beek ii yegagochumugoso kerongyi busyeek ab bandeek ak kegorgoreni kotor kouit ii ak konamak komyee komagochulok kolelii ko omitwogik tinyee vitamin ii ak kotinye proteins cheomotin

Yon ichenge leshenit nebo mungaret, imakchinkei tuguk chema chang, kiit ne tai, omakchikei baruet ne kirigistane mungarengung, kiit nebo aeng, imakchinikei kipandet original ak nekakipel anan photocopy. Nebo somok, imakchinikei KRA pin, KRA pin ne original ak nekakipel. Nebo angwan, koyache inyit fomit nebo nekiaplaane anan ne kisomee kekonin leshenit nebo mungaret ak nebo angwan, koyache itinye rapishek che kiaplaane leshenit note. Kiyamndos tuguchu tugul, inyiti fomit ak kituye ak ID copy, KRA pin copy ak business registration certificate copy akotyp ilipan rapishiek che kiaplaane leshenit atyo ikoite eng ofisisiek chebo county anan ko subcounty chebo leshenisiek.

Lipanetab rapinik eng simoit, ko oret ne lipani rapishek imiten oldo tugul le miten ipoishen simoingung nebo eut. Ko lipanetab rapinik eng kioskit ko newendi duket nebo agent nityo ikoite rapinishek ko kelipani kiiy anan ko keale kiiy en yoten ipoishen cash. Lipanetab simoit ko karan amun imuche ilipan eng oldo tugul ako kararan eng choriik amun mayoche iipote rapishek che chang en eut. Kiit ake, lipanetab simoit iipoti receipt ne iporu kele kilipan anan kelipan kiiy eng yotet, ma lazima kekonin karatasit anan kesirun kel kelipan kiyotet. Lipanet eng kioskit anan eng duket, ko raisi kora lakini makoba nguno, ngada inyumnyum biik alak amun raisi yoche iipote simoit imi rapinik ketil kiit nekemache ake kekonin ak inyo, kongoi. Ne puuch achame ane lipanetab simet.